Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ wĩkagwo rĩrĩa mũhũri wa biacara, kana mũtumia wa thoko, atwa matwa magũtwara magetha make thoko-inĩ, na nĩgetha akorwo akĩenderia andũ. Mũndũ nĩ athiaga agacagũrania mĩmera, kana maciaro, maria enamo mũgũnda-inĩ wake, tarĩu haha nĩ ndĩrona hena nyanya, hena itũngũrũ, hena mananathi, ona hena marigũ makũrugwo na marigũ meru, kana marigũ meru. Ũthiaga ũgacagũra indo iria ũgethete, ũkarora iria wĩna nyingĩ ũgakorwo wa gũcitwara thoko, wa mbere, no ũcarie thoko ĩrĩa ũgokorwo ũgĩcitwara, ũkorwo ũgĩetha thoko ĩrĩa ĩnagũri aingĩ, kana thoko ĩrĩa ĩna thogora mwega wa indo iria ũrenda kwendia, na nĩgetha ũkorwo wa gũcitwara thoko. Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa mũrĩmi akorwo wa kũgetha magetha make, na ningĩ no ũkorwo wĩmũhũri wa biacara, ũthiaga kũndũ na kũndũ, ũgathiĩ kwĩ arĩmi arĩa makoragwo mahandĩte, kana magethete magetha mao, ũkagũra na thutha-inĩ ũgoka kwenderia andũ, kaingĩ mataũni-inĩ, kana kũndũ kwĩna mathoko manene. Ũndu ũyũ nĩ wabata, tondũ nĩ ũbataraga gũkorwo wĩkĩte mathabu maku, ũkamenya mbei ĩrĩa ũgũrire indo ciaku, na nĩ thogora ũrĩkũ ũgũciendia naguo, na nĩ getha ũkorwo wa gũthondeka baita no tihathara.

Mĩtĩ ya matunda nĩ ĩbataraga kwehererio honge irĩa cirabatara gũtemwo, na nĩgetha ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na gwĩka wega. Ona ningĩ nĩgetha ĩkorwo ĩkĩongerera maciaro. Wa mbere, rĩrĩa ũreka ũũ, nĩ kũringanaga nĩ mũthemba ũrĩkũ wa mũtĩ, na nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũbati gũkorwo ũkĩwĩka, kana nĩ kũũtema, kana nĩ gũthiĩ kũrenga ngina na moko. Wa mbere, angĩkorwo nĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo yũmĩrĩire, ta mũtĩ wa mũkorobia, nĩ ũbataraga gũthiĩ na ũbacĩrĩru mũnene, nĩgetha ndũgakorwo ũgĩtema ihonge iria ciĩna matunda, ũgathiĩ ũgetha irĩa citarĩ na matunda, kana matuna matakũrĩte, ona kana itarĩ na kĩro, kana kĩro gĩa cio nĩ kĩnini mũno, na ũgakorwo ũkĩrenga ihonge icio, nĩgetha ũkorwo wa kũnyihanyihĩria mũtĩ ũcio ũkorwo na honge nyingĩ. Ona ningĩ nĩ ũthiaga ũgetha mũtaaramu na nĩgetha oke agũtarĩrie, kana agũtaare honge irĩa ũbatiĩ gũtema, na nĩgetha ndũgakorwo ũgĩtema honge irĩa itabatiĩ gũkorwo igĩtemwo irĩa iranyitĩrĩra mũtĩ ũcio.

Handũ haha haroneka tarĩ kũndũ thoko-inĩ, na handũ haha haroneka mũndũ ũyũ kana mwendia ũyũ nĩ ebangĩte wega, tondũ nĩ kũroneka ũrĩa abangĩte maciaro make. Wa mbere, nĩ aroneka nĩ arakorwo akĩmenyerera maciaro make, kana indo ciake irĩa arakorwo akĩendia, tondũ nĩ cironekana cigĩtwo kũndũ kwega, cigekĩrwo kũndũ kirĩti-inĩ, na nĩgetha itigakorwo ikĩhihinywo kana ikĩmondwo tarĩngĩ ikĩrutwo handũ hamwe igĩtwarwo handũ harĩa hangĩ. Nĩ ndĩrona maciaro maingĩ, tondũ nĩ ndĩrona hena mĩthemba ya nyeni ũguo ta nyanya, hena hoho, na ningĩ nĩ kũronekana kwĩna indo kana mũthemba ya matunda, irĩa irakorwo ikĩendio handũ haha. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũndũ gũkorwo agĩka, tondũ nĩ akoragwo agĩthondeka mbeca, ona agakorwo ee biacara-inĩ, na agakorwo akĩingĩria mbeca. Rĩrĩa wakorwo ũgĩbanga wega wĩ ta mũhũri wa biacara ĩno, nĩ ũkoragwo ũgĩthondeka mbeca nyingĩ, tondũ wakorwo wa gwĩka mathabu maku wega, nĩ ũkoraga kaingĩ, ũkoragwo ũgĩthondeka baita, handũ wa hathara. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ ningĩ, indo ici nĩ indo ikoragwo ikĩhũthĩrwo kaingĩ mĩciĩ-inĩ itũ, na kũguo nĩ ikoragwo na agũri aingĩ, na kũguo kaingĩ nĩ ũkoraga endia aya matikoragwo a gũthiĩ hathara.

Arĩmi nĩ makoragwo makĩnyita itemi rĩnene mũno harĩ kũmenyerera ona kana lkũ gwĩtiria tũtambi. Wa mbere mũrimi nĩabatiĩ gũkorwo agĩtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩrora mĩmera yake, ndĩgakorwo ĩgĩtambwo nĩ tũtambi, kana ndĩgakorwo nginya ĩkĩrĩyo nĩ tũtambi. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩwabata tondũ nĩ ũtigagĩrĩra kana nĩ ũheyaga mũrĩmi mwĩrĩgĩrĩro wa atĩ, nĩagakorwo na magetha maingĩ hĩndĩ ya kũgetha, na magetha make matigakorwo marĩtwo ka mahũtĩtio nĩ tũtambi. Maũndũ marĩa mũrĩmi ũyũ angĩka, kwĩ maũndũ matiganĩte marĩa angĩkorwo wagwĩka mũgũnda-inĩ wake, na nĩgetha akorwo akĩ akĩyeherania na tũtambi, kana agĩtigĩrĩra mũgũnda wake ndũrĩ natuo, wa mbere, nĩ ũkoraga mũrĩmi nĩ arakorwo agĩcenjania mĩmera ĩrĩa arahanda mũgũnda-inĩ wake, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wa gũtukania tũtambi, ũgakora tũtambi tũmwe mĩmera ĩmwe ĩrĩa mũrĩmi ahanda, tũtingĩhota kũrĩa, kana twaria nĩ tũgũkua. Ũndũ ũngĩ no akorwo wa kũhũthĩra ndawa, kana kemiko iria ingĩkorwo cia kũraga tũtambi, na nĩgetha tũtige kũria mĩmera yake, ona ningĩ nĩ ũkoraga akĩhũthĩra njĩra cia tene ta gũitĩrĩria mũhu, na makĩria kũrĩ nyeni na nĩgetha citige kũrĩyo nĩ tũgunyũ, ona tũtambi tũrĩa tũngĩ.